Wa mbere nĩ kũingĩra mũtambo-inĩ wa helb, na nĩyo website ya HELB gũthondeka akaunti. Makinya ma gũthondeka akaunti nĩ rĩtwa ũrĩa rĩandĩkĩtwo gĩbandĩ-inĩ, namba ya gĩbandĩ, Email adress, namba ya thimũ , kana nginya akaunti namba ya bengi. Kumia hau, nĩ gwĩtia ũteithio ũrĩa mũndũ arenda, na kwĩna icigo itiganĩte cia ũteithio wa kĩmbeca, kwĩna mbeca ngiri mĩrongo ĩtandatũ, kwĩna gĩcigo nginya kĩa ngiri mĩrongo ĩna, na nginya ngiri mĩrongo ĩtatũ. Kumia hau kwĩna makinya ma kũrĩkĩrĩria application ya mũndũ, maũndũ-inĩ ta namba cia mũciari, rĩtwa rĩa mũciari kwĩ na nginya gurantors. Na ũhoro ũyũ wothe ũrendekana wa gwĩtia ũteithio. Kumia hau nĩ ũgũ submit application na gweterera ũteithio kuma HELB. Wa mbere nĩguo mũndũ amenye nĩ akũheyo ũteithio, nĩ magũgũtũmĩra ndũmĩrĩri kũrĩ email kana nginya SMS namba-inĩ ya thimũ ya mũndũ.